Tijni en tij go abal. E kinde mokwongo mane adhi kar go abal, kata swimming pool, pi nodonjo e uma bo ilo uma. Namodho pi mang'eny mogolna oko, motimna first aid, ma nawinjo ka adhi ,maber. Bang'e notera e osiptal momiya thieth makende gi dakteche mawinjo maber.

Gik madwarore e tijni en mouse, kompyuta, mesa miketee kompyuta, kombe ma jopuonjre bedo e,stima mitiyo godo e chajo kompyuta, ot mageng'o jopuonjre mondo kik koyo cham kata cheing' cham ,Jopuonj manigi lony, jopuonj manigi lony e tijni matiego jopuonjre mamoko, omenda mar chulo jopuonjre, data mitiyo godo kata WI-FI mitiyo god e tijni. Idwaro kendo waya godo kompyuta koya e stima.

Jo ohala matindo e Kenya ka yudo kony mar omenda kowuok kuom buche magin godo matindotindo magidhiye ga kata awachni juma ka juma kagichoko pesa magin godo ginyalo dhi e buchego to holo gi pesa to gisiro godo ohalagi mapile pile. Jo ohala matindo bende nyalo dhi e bengi ka holo godo hola mondo gisir godo ohelnigi. Jo ohala matindo kendo yudo pesa kowuok kuom sirikal mar Kenya kuom ranyisi ker mar Kenya noyawo gimoro miluongo ni huster fund makonyo jo ohala matindo e yudo pesa magitiyogodo pile pile ginyalo kwayo hola to gisirogodo ohalnigi kendo gichulo kagisechulo tidogo imedogi moko. Ma konyogi e siro ohelnigi kendo miyo ohala ok lwar kendo dhi nyime maber.

Gini yudore e alworawa to gini itiyo godo e yore mopogore opogore. Mokwongo, itiyo kode kaka olemo kendo omit sana. Mar ariyo, gini itiyo godo kaka alot. Mar adek, gini itiyo godo kaka yedhe mag dala miloso gi kwerewa gi deyewa. Mar ang'wen gini itiyo godo e loso ot mondo ot obed maber, mondisre, kata inyalo pidhe e mbele ot mondo ot obed maber, mondo dhot obed maber maneno mondisore. Gini kendo inyalo ti godo kuom kelo muya maler e alworawa.

Chiemoni en koth budho mobul. Chiemoni inyalo loso e yoni. Mokwongo ing'ado budho kiseng'ado budgo tigolo kothe kisegolo kothe timoyo. Kisemoyo to two kosetwo timoko kendo kata jiko tikete sufria kisekete sufria tikawo kodhi, koth budhoni tinyume i sufria tikawo pi matin tikwoyo e wiye kisekwoyo e wiye to seche ma mach liel cha, tiloke mondo kik owang' koro i endelea gi loke sama mach liel mondo kik owang'. Kiseloke mineno ka ose turn ka kuonde moko koro ok en kala achiel, tigole oko kisegole oko titoko ne wendi kata jok midakgo.

odiochieng' mokwongo mar timo tijni, ne aol sana kaluwore ni en tich matek mar dhi e aora tuomo pi, kendo kelo ,olo ne spinach te e puodho, puodho ne duong' kendo spinach be ne ng'eny. Koro inyalo dhi kata, kuom ranyisi inyalo dhi e aora kata nyadi prang'wen, kituomo pi kiolone skuma, to puotha be nebor gi kuma ne aora ne nitie. En kuma inyalo kawo ten minutes, dakika prariyo kiwuotho kidhi, kendo kiduogo. Koro ne aol sana chieng'no, kata nindo ok nanindo maber nikech ne aol kabisa.

Tijni en tich mar puro. Kendo tijni ni gi ber mang'eny. Kanyalo wacho kuom ber mokwongo en ni samipidho skuma e puodho gin chiemo en chiemo ne in gi jo odi. Mar ariyo skuma inyalo dhi e puodho ting'edo ti uso ne jo ohala moko kendo kelo. Bang' uso skuma iyudo pesa makonyi e tiyo tijeni ma pile pile. Kendo skuma inyalo tiyogodo kaka chiemb gwendi mipidho dala. Kuom ranyisi inyalo dhi e puothi ting'wedo skuma tikelo tibayo ne gwendi mipidho mok idwa nodhi omany chiemo oko kendgi. Mano konyogi ahinya.

Gimatimore kae en ni japuro osepuro puothe, kendo mopogo, kendo osekawo manyiwa moolo e puodho koro orito mana pitho gima odwa pidho, kendo oseloso puodhoni maber koro puodhoni rito mana mondo opithi. Kendo anyalo neno kae ,puodhoni ni e greenhouse, kumipidhe olembe kata alode, gik mopogore opogore. Kendo japurni, opogo puodhoni katiyo gi tol marachar ma waneno e pichani, gi jembe kendo puodhoni opogo koole pi mondo omiye yot samoole pi, to pi kik thage, nikech nitie kwonde manipiny mabet matut, kwonde moko ni malo.

Gimanyalo nyiso jo nyiewo en ni, giwe orne jokmoko pesa magikia , kuom ranyisi jok matiyo, jok manigi duke online, gi nyalo orene nga'to pesa ginyalo orone nga'to omenda, to nga'no tiyo go omendano kendo lal la godo koro anyalo nyisogi ni kik giorne kembe ma okowinjore kembe magikia matimo ohala gi online, marariyo kigonegi simbe magior pesa magior omenda ne jok magikia kuom ranyisi nga'to nyalo gochoni ni en kata en gi ong'weyamo modwauso to ikia, janyiwo kik tim timbe ainago, kendo gi ngi' dukni maginyiewo, kik itho athoya ' nyiewo kuom nga'to anga'ta magiyudo, maradek ,marang'wen en ni jonyiewo mondo owe oro pesa ne jok magikia kuom mwandu mapok gineno.

Gimabiro e pachakae ka aneno, gini gin ji awuchiel kata iluongo' ni kisungu luongo' gi ni kapenguria six, magi jok mane ochung' oko mondo okedne Kenya, diere mane wasungu obiro Kenya mondo gi bi, kanegibiro chilo jo Kenya kagiae pinjegi ma oko kendo negi kawo lope jo Kenya, giketo jo Kenya mondo otie e lopegi, giketo jo Kenya mondo mi ochul oshuru mange'ny to jogi nochung' mondo othau mondo Kenya, oyud yweyo kata independence ko wuok kuom jowazungu manobiro Kenya gi kendo mondo jo Kenya okau lopegi mane jojo kau seche manegibiro Kenya, Kendo mondo jo Kenya be oyud somo maber nikech wasunge obiro to giboro to gigero skunde to skunde maneni gigerogi jo Kenya ok ne niye somo maber, kendo jogi jowasungegi ne tamo jo Kenya mondo kik wuogi, gidwani nga'to wutho mana gi gimoro ma oliero e ngu'te ma iluongi ni kipande koro jogi ne okdwa gino koro negichung' mondo githau ne gino mondo

Jolendo gi fwambo adek mahero winjo: Mokwongo en Trevor Ombija, malendo e Tv mar Ramogi gi Tv mar Citizen. Mar ariyo en Jeff Koinange, malendo e wang' jowi mar Citizen. Mar adek i mean en James Rabala, ma fuambo gi keyo koaye nyakalondo mar Ramogi. Jolendogi moraga ahinya nikech ging'eyo tijegi gilendo maler kendo ok gikel chochni kata matin sana sana maya wang' jowi mar Ramogi gi nyakalondo mar Ramogi nikech gilendo maber gi dholuo kendo ng'ato ok parre kendo gitiyo gi dholuo mayot winjo sana ok inyal kawo sa mang'eny mar interpret gima owacho.

Gimabiro e pacha kaneno gini ,mokwongo en ni ng'ato ooro ne ng'at moro omenda koaye ong'we yamo mare kotiyo gi app mar M-pesa. Mar ariyo, ng'ato ochulo pesa kotiyo gi app, kotiyo gi ong'we yamo. Mar adek, ng'ato nyiewo bamba kotiyo gi ong'we yamo mare gi app mar M-pesa. Mar adek, ng'ato odhi golo omwom e simu kama igole pesa kata ir agent mondo obed gi pesa e lwete, kik obedgi pesa e ong'we yamo mare.

Gik ma nigi nengo kae, education, entertainment, safaricom bundles, global pay. Simu ma gini obedo screen shoted, ilot bet, business management, bill manager.

Eeeh, anyalo lero gima timore kae. Gima timore, gima timore kae en ni jopuonjre ariyo nie klas to gitiyo gi yoo ma nyasani e somo kuom ranyisi e picha kae waneno ka jopuonjre gi tiyo gi laptop e somo. Jopuonjre gi nie klas kendo japuonjre achiel nenre kagima ngiyo japuonj mapuojogi to japuonjre moro to odich katiyo gi laptop magitiyo godo e somo gi kendo japuonjre ni odich ahiya kongiyo gima nie laptop margi momigi mondo gitii godo jii ariyo

Jawer ma iluongo' ni Price indah ange'yo, kendo en ja jawa maduong' e piny luo wa kae, Prince indah yae county ma Siaya e gwenge' ma ugenya, Prince Indah en jawer maduong' ahinya kendo onge're e piny Kenya, kendo e pinje maoko, ji ma nge'ny ohero wendene nikech owero wende mamit mag hera kendo Prince Indah pod tin pok okawo igni mangeny e music industry, alburn ne mokuongo mogolo nogolo konopuonjore thum kaoa kuom jawer miluongo' ni opija, Price Indah nochako mos mos masani koro en nga' duong en jathum maduong' monge're pi te, monge're piny te ok mana Kenya kende to nyaka pinje maoko, yuthe mange'ny ohero wendene nikech en gi duol mamit kendo wende mag hera owero mamit ahinya

Gima biro e pacha kaneno gin en mokuongo, weche manyien milandoga ewang' jowi mar Citizen. Mar ariyo, tuke mopogore opogore minyisoga kuom ranyisi Neema minyisoga chakre saa achiel gi nus nyaka saa ariyo otieno. Mar adek en lendo mag adhula milandoga e Citizen bang' lendo mag weche manyien. Mar ang'wen en lendo mag ng'ueye gi tuke mopogore opogore milandoga e Citizen bang' lendo manyien. Mar abich en siasa, ikeloga jo siasa ewang' jowi mar Citizen, jo siasa mopogore opogore mag duond buche mopogore opogore, kendo ikelogiga, to inonogi, ginyisowa gik magisetimo gi gik ma gidwa timonua e higni mabiro, mabiro e pacha kendo kaneno gini en kembe mopogore opogore tiyo gi wang jowi mar Citizen mar lando gige ma giloso kuom ranyisi Kiss kids tiyoga gi Citizen mar lando Kiss kids, pamp.

Kinde mokuongo mane atime tijni ne akier ma alwar piny nikech kama ne achunge ne poth poth to wuoche mane arwako be ne poth poth koro kane aomo ni adhi wuotho ne akier ma agora piny malwar piny mabet mangich ma osiepe mane wan godo emane okawa, kosekawa to gitinga to gitera kuma ne otuo to giketa e chieng mondo atuo, to gikaw lepa kagisekaw lewni mane arwako to giluokona gi pii mane ridore kaya malo kendo chieng no koyo ne ochama kabisa ma denda ne ngich ma wiya be ne nochako bara ma osiepe na ne odhi monyiewna panadol mamuonyo mane awinjo kakakoro an maber

Gikma kelo mor maneno kae gin nyithindo, jonyuol kose kose nyuol magibedo gi nyithindo to gimor ahinya nikech familia gi obedo maduong mar ariyo familia gin kanyakla, familia man kanyakla bedo ka gimor ahinya nikech onge thagruok manie kindgi. Mar adek aneo ka miyo ni pek kendo mioyo kogamo remo to bedo ga mamor nikech ongeni obo konyre ,kosekonyre to oyudo nyathi to jonyuol nyathi mokel ne familia mor ga nikech gimedo namba mane gin go, jonyuol mor ahinya. Kedo mar angwen aneno ka familia orwako lewni machal, miyoni orwako nanga machal gi nyithinde ariyo manyiso ni gimor kabisa

Noisy children in the background.

Jampi ja mpich adhula mamalo e piny Kenya ka en Michael Olunga. Michael Olunga manonyuol Nairobi kaonti mayudore e Kenya. Michael Olunga sani tugo ne tim moro miluongo ni, miluongo ni Aldohel FC. Michael Olunga ong'e gi itji maber mar kapten mar Kenya National Team. Kendo ong'eye gi loyo gonde mang'eny ne ti kumoro amora modhiye ne timbe motugo ne. Michael Olunga en jaloyo. Otugo namba ochiko e mpich adhula. Michael Olunga noae osetugo ne timbe mang'eny kaka Gor Mahia FC, mano ne ene kapten kendo noloyo gonde modhuro. Sani to en e tim miluongo ni Aldohai. Sani Michael Olunga tugo ne timbe ariyo ma achiel en Aldohai FC to gi Kenya National Team, ma ka Kenya National Team en e kapten. En e jatelo mag joma tugo kuno.